Kuonde yudo thieth ni machiegni ahinya e aluora mar ma wadakie. Nitiere kuonde uso yath ma nego rem kende ma nitiere machiegni machiegni gi kuonde ma ji odakie. Ko opogore gi mano bende nitiere osiptande ma jo ma ohewre matek inyalo ter e sa asaya obed otieno kata odiechieng. Omiyo kuonde uso thieth e aluora ma wadakie ni machiegni sana gi moro kaka kilomita achiel kata mita mia abich nitiere kar uso yath kata osiptal.

Gi ma omiyo ok ahero tijni en ni ya, chieng moro koth ne ochwe maduong' ahinya ka wan e pap. Koth ne ogowa ma bang'e ne abedo matuo kabisa , ne adhi osiptal ma abedo mar ndalo adek. Bang' mano chunya ne oa e tijni ahinya.

Pesa na atiyo godo e yor yuto ko okalo kuom uso olembe. Ajaus olembe ma tindotindo e bath ndara kama ji mang'eny kale. Omiyo mano kelo na nweng'o mang'eny kabisa

Tij ni ni kod nengo e aluora ni mar omoro ji, to ko opogore gi moro ji kendo, omiyo ji wii gi okwil gi koth wa gi timbe wa ma chon gik ma ne kwerewa timo ndalo ma chon.

Chiemo ni iloso ko okalo kuom chueko mokuongo gi pi gi magadi. Kosechuakore malong'o ma obedo mayom ti inya chiele gi moo, kitungu kod nyanya kasto imede e chumvi kose chiele to oikore mar chamo.